Tijni en mar komo cham epuodho, ka warango mos, waneno ka mashindni mitiyo godo ni en makunyo bur kaka mtaro to nitiere kuma cham wuok godo kowuok malo kanyo kuom achiel kuom gigo moket malo kanyono, kendo nitiere moko bende mag kodhi, madonjo piny e lowo bang' ka oseket buchego e alwora margi kanyo, kendo seche ma iumo bende, ikonyogi bende e umo chamno e yo mapiyo piyo, kendo tijni miyo gik moko dhi mayom kaka gik moko kaka komo.